kinyorjin mising' moshinit nii sibitalisheek chon mising konyoee kongeetik, moshinit nii kootoreti biik chon tindoo konyiitik moshinit niih kotoreti biik chetindoo myondoo ab kongiitik ak kotoreti biik koraa chitindoo myondo negoibuu yaan kamyaan kongetitik en borto mashinit niton kotoreti kochuchugoni korotiik ak koyaai koneetik koweek kobuur komyee ak koyaai kasit neyoche koyai en borto, kiboisheen moshinit niton en chito nemokoboishe kongenyiin komyee nemagounee murindo chemiten en korotik komyee, moshinit niton kogigotoret biik chechang chetindoo myondooab kongitik chemara tokigobeet sobeenywaan